Iyiolo nps na national police service an iyolo enatoki na kesidai enatoki naji nps amu ore irpolisi entoki edukuya kengasa aret kenya minoto eripoto lkeyau metoripo enerip kenya neaku mitoki ltunganak apurisho nitokibaaku kirasheki mashoi naatae eneetae entoki naijo mashujaa day tewoi neba anaa enetii nanincheopuo aitashe tene tiqtua Loreren yiolonshida orpolisi ninche oisho yiok eseriani ninche loiguide yiok nakidim lolotunganak ashomo atuata oleng amu keaku leragh torbaribarani

Iyiolo incheraini ee serikali naa entoki nagol oleng' amu iyiolo serikali tenejo entoki neeku keibaa tenitoki oltung'ani alo against ninche amu ikijokini pilak fine ashu kiyae atua police station nikijokini pilo aton tineweji. Neeku kegol aleng incheriani ee serikali iyiolo ikidim atiakiti ajo milo ayau empoleya amu ore ina saa iyioo empoleya ino itum olori pee kilo ayaki tee weji naba anaa anabaa anaa anashomo ayau kake mishori ilo ori eim eweji nebo tenkaraki incheriani ee serikali. Kejo meyou nepiki ilo chela atuaaji atua ilo iro meteu neim ilo ori atua ineeji neeku kegol akeyie ina toki naba neija. Kinaa sii duo. Keyeu naa tenejo ninche entoki naa neija ake ikuni nesuji ina toki natejo ninche. Iyiolo ninye ilaturok kejo meyeu neturi eneweji mishaakino mikinuji iyolo too nkukie saai keeta rules naanare nesuji too laturok neeku wasumbufu oleng'

Iyiolo kulo bulabaul naa kegira aitodolu emoyian naata infection osarge iyiolo ena infection naa entoki naijio bacteria naicause eyiolo ena moyian naa ekingo metaa erowua kila wakati neeku ira weak ejio eshal midim ataasa aitoki tiatua enkang eno naa eyiolo entoki naikoni teniborii Kuna moyiaritin naa eng'as aku Miata olchafu eng'as akuu entokisho neekuera safi kisafi enkaji eno kisafi enkera enono kisafi pooki toki eno meeta kizuia bacteria eyiolo tenilo ewuejitin ee publicly make sure Ajo eyata entoki naijio barakoa pee mintoki ainguayaa irngusili torok loo iltung'ana irngusili torok lee environment neeku takitakani ake eto ayavoid nimintoki sii aton metaa ore pee elo sipitali naa enjopoi barakoa metaa ore sininche moyiaritin ee sipitali midim anoto

Yiolo glovo naa entoki sidai oleng Yiolo glovo naa kanyor oshi nanu glovo oleng Yiolo glovo kingo metaa igira eke aenjoi maishaa. Yiolo glovo esiai enye naa matejo itii atwa engaji ino naa miidim ateyierisho in'dim ake atotona iyie tiatua aji niwosh esimu niorder entoki te glovo nimiyakini glovo nikiyaki en'daa ino Pookitoki ake niyieu nijo nekiyaki glovo peekino delivery tiatua enkaji ino Niaku entoki sidai ina meeji kelo ninje nepik ewuei metaa ailo ayau apana, kepuonu nepik enkalo enkaji ino metaa itum tineweji naa in'dim sii duo aaku ata ewueji naba ena nitii naa kituma ake inatoki

Iyiolo eniko penyorraa enkardasi, naa lasima peku keeta entoki naji, keeta entoki naji stamp. Keng'as inye aku keeta ebarua la kigero through who to who. Yani kaji ing'ua na kaji eloito. Keng'ae ing'ua nejia imepitia nani pekibaiki iyie. Alafu lasima peku keeta entoki naji stamp. Yiolo stamp nenkiti toki oshi naata enkiti shape enye nakeoshokini ewoi metaa kelio ajo, entoki naji muhuri. Metaa kelio ajo kesipa nena ardasini. Lasima peku keeta sign. Sign signature naitodolu ajo enele tung'ani nyoo, kuna ardasini. Lasima peku keeta order enye naata pitodolu ajo kiko nena tokiting, kesipa. Meji mesipa, kesipa nena tokiting. Ina peku kishaakino peeta nena tokiting naijo stamp naijo signature.

Yiolo maa enkare te nkulupuoni kisidai amuu kitashal inkulupuok kiko sii duo meeta ore teneuni irkeek nitasiokisioki pee esioki abulu neeku megol eunoto oo irkeek tena keshal enkolupuoni. Ore isii duo keetii oshi enkare naingua enkulupuoni ore ninye teneudi enkop oleng' na aketii eweji nitum enkare neeim oshi enkare enkulupuoni iyiolo sii duo iyiolo ena are kisidai oleng' amu kiko metaa kibeleky environment ina kulupuoni. Tenaa ketij duo intokitin kulie oshi nemishaikiono nitisidan enkare inweji naatii nyoo natii ina kulupuoni. Neeku megol inyok megol esiai tenintumia ina kulupuoni amuu keeta duo enkare.

eyiolo for Jesus naa enkiti wueji oshi netii Mombasa natii ewueji najii Mombasa old town ore enewueji nejii fort Jesus neteshetaki apa Kuna tokitin apa pee epuonu elapa tung'ana otudumutua enkop Ang nesheti Nene wuejitin amu Nene wuejitin apa egira lelo tung'ana atonie egira Ara ore enewueji naa nkuti ajijik yapa ejio lapa mzungu otaa ntokitin Narok naitodolu Ajo tekulo tekotin apa egira araa ore Kuna tokitin naa kenyor oleng watalii apuonu atadol amu kegira naa ninche apuonu i explore neeku iyiolo iltung'ana apuonu aing'or Kuna tokitin nelakua enana tokitin ore enewueji nejii fort Jesus naa ninye egira apa iltung'ana aisudorie neeku keyieu iltung'ana neyiolou history efort jesu eyiolo ena toki najii fort Jesus naa keeta apa iltung'ana keetae apa elapa tung'ana ledukuya lopuonu aing'or lelo tung'ana apa oiterutua apuonu teniyieu niyiolou Ajo kengae apa first mtalii pee elotu kennya neeku ena ng'eno siniche eyieu nengamu

Iyiolo oshi circle naa association ijo olturur olturur oshi eji circle iyolo eleturur naa kesidai ssiii duo oleng' amu iyiolo circle kengas ninye aakuu keeta igarin enye keeta olturur lenye. Iyiolo ele turur naa kishoyo oshi loan. Naa iyiolo loan ninchoyo itum ninye profit like milak duo nyoo? Milak profit enye meeta entoki nilak ikinchori ake tenkata niyou. Kisidai cirlcle oleng'. Olturur ilo sidai oleng' naa kanyor oshii ninye nanu igarin ee circle iyilo ninte lee turu naa ole savings idol. savings ena toki naji cirlcle naa kisaidi iltung'ana pookin kisiadi irmareta. Naa iyiolo ena roki naji cirlcle iyiolo tenelo oltung'ani teeneku iyata keetae orpayian neetae enkerai enye tenee kenya ele payian nedunu inkera enyenak ina toki neeku ninche beneficiaries naa iyiolo sii duo iyiolo too nena ropiani olilo payian ninshori inkera enyenaki nitokini aisho ten percent anaa ajoki pole taitaua enkang' enye tenkaraki ilo msiba onotito. Neeku kisaidai ilo turur oleng'

Eyiolo ena toki najii kEBS naa keji ore ena toki naa kisaidia pee eyiolouni ore tiatua endaa naa ninye nainguraa eyiolo tenkata orkeek naa kitodolu pooki toki natii atua lelo keek ore enatoki naa kisaidia iyiok pee mikinyia ake edaiki nataa torok kisidai amu ekiyiolou egirai amiraki eyiok endaa tenaa kendaa sidai ashu mee enda sidai endaa nataa quality ashu endaa nemeeta quality neeku ena oshi esidano enye ore sii iltung'ana osisho tene naa ketum eropiani kumok amuu eyiolo kulo tung'ana melelek esiai enye oleng'.